Ore itax naa iropiyani oshii naasotu sirkali peesishore eesie maendeleo enaa enshatata orbaribarani, enkinyangunoto oorkiek le sipitali ooelaata ormushaharani too ilaisiayiak le kaunti.

Ore ene dukuya naa meetae iltunganak oisomea nena mashinini amu kelo neyauni mashinini naa meeta oltungani oyiolo atumia ore enkae naa, ositima amu kelo neyieu nena mashinini ositima pee etumoki aataasisho, kake ore peeku meetae negolu esotunoto e kodi

Kanyio peimaki olopeny enkaji oloikomboa enkaji elaata enkaji we enkitobirata? Ore enedukuya naa elaata enkaji ore olopeny enkaji naa ore eton eitu emany ololotu aikomboa enaduo aji naa lasima peelewana elaata amu kelo nijo ore elaata nijo iyie iropiani inonok Ore naa ele loikomboa enkaji nemebaiki duo ina laare ena aji naa kishoru ina metaa enkoliminoto nimielewanana baade Ore eniare naa kelo nijo aamany enaduo aji nilo ake nilakita impisai naaje mi oreenkitobirata enye nimitosha piilak nena ropiani matejo oltiren kelo nilo aalak enkaji oompisai kumok ore oltiren mitobira nebaiki naai naa ore oladii tung'ani keeta enyamali naje osesen neaku keyieu nitobirakini enaduo aji peetumoki atijing'a eneishia

Idim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore ebae nagira aasa tenewueji, naa entumo. Kitodolu enapisha njere, ketii noomama entumo natii. Na ketii oltung'ani lotii dukuya enche logira aliki, ebae naje.